Iyawe saa ario, kendo kidhi saa ario nyaka sauchiel gi nus, magidhi gidhie break mar chiemo tiyudo kony maber. Girito sechegi nikech gitio nyaka saa thuolo mar chiemo maen saauchiel gi nus nyaka saaboro. Sechego emokinyal yudo kony kidhi nikech gimio ringregi chiemo. Bang' sechego kidhi bende girito saa are saaboro nyaka saa apagachiel odhiambo magi makoro giloro gidhie utegi.

Mokuongo anyalo goyo ne joma dongone simu nikech nitiere ga namba moro manitiere piny kanyo mar otiko no, mar ariyo anyalo keto e mbui mondo jotende, jotendgi one

Jatend piny owacho jaduong' Mwai Kibaki gi jalemo, gi apisa gi jok mamoko miyo jaduong' mosenindo , Moi luor mogik.

Lewni ma jii orwako, mitokni, ndiga, mauta mar, mar mitoka

Ee chulo pesa kokalo kuom m-pesa ber moloyo nikech wan kaka joluo, ji mang'eny kuomwa jojuogi koro ka ng'ato oketoni pesa e m-pesa, onge kaka onyalo iri. Bende tiyo gi m-pesa yot nikech ji te ong'eyo tiyo kode, to bende tiyo kode en piyo piyo, to bende oyot.

Aneno camera manyasani ema kelo mor e pichani nikech dhano ogudre kamoro achiel mondo mi gitem ngeyo ni mae en ango tokendo mano miyogi nyiero